E picha ni wan e duka moro ma tiyo gi weche mag konyo oganda e keto pesa e simu kata e golo pesa e simo . To en kod nengo e lauorawa nikech okonyo oganda e golo pesa e simbe gi nikech kata sani piny owacho kowo ne mond liete kata nyithind kiye pesa e sime. Koro kosemigi chudo ma kama to ginyalo dhi e duka moro machalo kama kami nyalo loknegie pesa no nikech kaponi onge kagio naylp loknegie machiegni to ginyalo chandore ahinya nikech ok jii duto mabiro dwaro ni okenegi pesa e simbegi jok moko biro dwaro pesa ma ching nikech samioro ne ng'ato pesa e simbe to kigole to nyako ng'adre. Aeto bende gimomiyo tij i nikoda nengo e luora en yoo mar chiwo tich nikech sama ibedo kacha cha jo kampuni ma itiyone gigo kata samoro en kampuni mar safarikom kaka mar mar mpesa kaka chiwo gimoro kaka mpesa, iyudo ka itiyo kanyo to giko dwe ti gimiyi osara.

E picha ni wan kod miyo moro matemo chiwo puonj ne jok moko nikech kaluwore gi kako wuoyo, ochalo ng'at matemo lero wach moro ne jok moko ma winje. Kama entiere ni en gi laptop kendo laptop ne ni en gi gimoro ma otiyo godo ma golo gik ma nie laptop ne cha kendo omenyo e korot moro kama opedhe gimoro kato otamba moro marachar. Koro mano nyiso ni gik ma en godo e laptop ne kachacha inya ok onene kende inene gi jii duto mane e budho kanyo kata mane chokruok kanyo . Koro gik ma kamagi itiyo godo e sama ng'ato nigi romo moro gi jii kata gi kweth moro to onge kar ndiko. Aeto bende sama itemo lero ne ng'ato gimoro ka ok one to samoro nyalo bedo ne matek nikech iyudo ni jok moko ok ok wach weche moko maler. To ka ng'ato oneneo kende to yot mondo mi ong'e gima ng'at cha wacho.

Gima biro e pacha kaneno tijni gin weche ma opogore opogore mitiyo godo e yore mag mbui. Iyudo ni nitiere tije ma ilando e yo mar mbui, nitiere tije bende ma itimo e yore mag mbui. Aeto bende iyudo ni e pi e kuonde gi ema ng'ato nyalo time kata gimoro miluongo ni photocopy mag gige ne ma samoro odwa dhi kwayo godo tich kamoro aeti yudo ni kuonde gi bende ema ng'ato nyalo loso e gige moko kata otese ne moko kaka CV en otas moro manyiso kaka ng'ato odongo kuonde mosesome lony ma en godo gi gik makamago. Barua ni kato otas ni itiyo godo e kwayo tich. Aeto bende iyudo ni tich ma kama endi chiwo chudo ne jogo matime manyiso ni en yoo mar tich mar oganda. Aeto bende iyudo ni samoro jok moko bende dwaro chiwo nonro gi mar chi chul chulo omenda mar mar tax kata osuru iyudo ni gitiyo gi kuonde macha kama.

Maeni, en nyasi mar liel kata nyasi mar iko. Gima biro e pacha ka aneno gima kama , gin kaka anyuola dong' gi lit kod kuyo bang' ka gisewito anywolagi. Gima chielo, en ni iyudo ni, jok moko tiyo gi thuolo ma kama mar lando kaka gibiro chung' gi anyuola, ma oyudo lit go, kata ka opo ni en miyo ma owito chuore, to ojasingnegiga gik mang'eny kaka idhi ritgi, kaka idhi migi tije, nyithindgi idhi mi pesa ma terogi e sikul, gi gik ma kamago. To ng'enyne iyudo ni singogi ok chopga kare. Gin mana weche ma iwacho to bang' kinde , to wich wil kodgi. Gima chak biro e pacha, en kaka josiasa mopogoreopogore tiyo kod kwonde ma kamagi e siayo lweny , kata seche moko e wwcho dwachgi kaka gidwaro. Iyudo ni gitiyo gi kuonde ma kamagi, e wacho gombogi kata e nyiso kaka olap dhogi chwer e kombe mopogoreopogore, mag sirikal mondo ogonegi kura gidhi.

Maeni en kamoro ma jaohala moro oyao mondo mi otime ohala. Koro gima kamaeni kaneno to aneno gima biro epacha en kaka ji tio gi lony mopogore opogore mondo mi gitim godo tije moko manyalo miyo gi yuto e kit ngima gi. Iyudo ka jokmoko nyalo kao gikmoko mani puodhgi kaka rabolo, oduma, kata mana oganda magiter chiro magiusi mondo giyud omenda. Ae to nitiere jokmoko mabende timo ohala mar ng'iew kendo uso jamni. Inyalo yudo ni jokmoko bende opidho gwen manyuolo ne gi tong'. Kaeto kagiseyudo tong' to gitero e chiro. Ohala moko bende mabiro e pacha kaneno gini, en ute moko matimo ne oganda gikmoko kaka suko wie gi kata lielo wie gi. Nitiere moko bende mawicho ne jomamine kokgi. Iyudo ka gin ohala matindo tindo, to kiing'iyo gi maber, to gimiyo jokma timo gigo yuto moro maber e ngima gi.

Maeni gin lee mag bunge kendo e wiye kanyo, wan gi oganda moko ma oidho balun moro maduong' miluongo ni parachut. Koro gima biro e pacha kaneno gima kama en kit limbe ma jomoko timo e gwengewa kata e pinywa mar kenya mondo oneye gigo mabeyo mayudore e pinywa. Aeti yudo ni nitiere sama jolimbe gi obiro tiyduo ka nitiere jok mayudo tich kaka kuom ranyisi jogo mariembo geche matayo jogi ka wuoke paw ndege kadhi nyaka kama gidhi yweye nyaka kama koro chopi ni gidhi neno lee mag bunge gi .Iyudo ni drepe joriembo gi oyudo tich aeto bende iyudo ni seche moko ka lee gi obedo mang'eny kamoro tiyudo ka jo jogo ma timo arita kwe mag lee temo ni mondo oti gi yore moko mondo oriemb gigo kata mondo ochor gigo gidhi kuma chielo. Koro gima timore kae ni en ni mane yo achiel kuom yore ma gitemo choro godo gi lee gi.

E pichani wan gi gik moko ma opogore opogore. Kaka wan gi bandera mar Kenya. Wan gi nyathimoro kanyo mogor. Wan gi gimoro machalo nyundo ma itiyogodo e ute wa mag yalo bura. Aeto wan bende gi picha ma ogor kaka piny wa mar Kenya chalo. Aeto nitiere bende kuonde ma ogor gik ma opogore opogore. Koro gima biro e pacha ka aneno gini gin yore ma opogore opogore ma itiyogodo mondo gik moko onere kata mondo ochung' ne gik moko. Iyudo kaka koro bandera ka ogor to mano ochung' ne gik moko matimore e piny Kenya. Aeto gimoro kaka nyundo ma itiyogodo e court ni ka ogor tonyiso buche moko ma iyalo e court kakitimo gi gi kaking'ado gi magikone ratiro yudore. Kata seche moko onyalo nyiso midhiero moko mayudore e court kuondego nikech jomoko pando weche maling' ling' moko ma adiera

Maeni, osiptal, kendo e osiptal kae, jotuo onindo e otanda kendo iyudo ka, kwonde ma gintieregi , iyudo ka opong' nikech e otanda achiel, inyalo yudo ni jotuo ariypo oninde. Koro mae nyiso ni wan gi nok mag gige thieth e ute mag thiethwa ka. Nikech seche moko inyalo yudo ka jotuo ng'eny, to gik ma itiyonegigodo to tin. Aito gima timore ka bende, en ni jothieth kata jolony, lakteche temo ni mondo okony jotuo nikech nitiere jotuo moko, ma samoro tuochegi dwaro ni mondo ochwogi sindene kata mokalo achiel . To yoni, iyudo ka seche moko ler mar jatuo ok nenre. Koro iyudo ka gimanyo ler, ka gisemanyo ler e dend jatuo, to gitweyone, gitweyone sindan moro ma ibiro ketne godo yath kadhi e dende. Koro maeni , keto tijgi bedo mayot.

Ma eni en pichani wan kod nam. E nam kae wan kod winyo moko ma iluongo ni flamingo. Koro gik makelo mor kaeni en ber mar nenore nikech kapo ni ing'iyo winy gi ka ni e nam to gikelo inono ma jobero ma jobecho ahinya. Ma eni en gima kelo mor. Kaeto kichak ing'iyo kaka gidak kanyakla mar gi, gik magitimo, kaka giwuotho. Gigi duto miyi ng'ato mor. Aeto bende kichak iparo gik matimore e nam kata seche moko kaka ji dhi e nam, luokore, goyo abal, iyudo ka gigi duto miyo ng'ato mor. Aeto seche ma ng'ato oneno gik machalo kamagi to samoro ok giyudre e aluora gi e yo mayot, tiyudo ka githoro timo nonro matut kuom winje gi. Picha bende gigoyo. Gitemo ni gi go gi winje gi magiketo